Ore entoki nadol tena pisha naa ilayiok waare ogira adala naa kajo edala adolita obo eshipa negira olikai apopong' olikae. Naa kajo edala oo layiok ena angira ae endelea teneweji naa kegira ashipakino oleng' ena dala enye.

Wore ena naa enkiku naputitoi, peeku tayari peeyieri, arashu pee eyiengi, idimi sii aatepej arashu eyieri arashu eoshi fry, pee etumokini ainosie endaa arashu ainosa. Iindim sii ainosie orgali, ormushele, endaa akeyie niidim ainosie.

Ore enaalotu indamunot tena pisha arashu, tena nadolita naa, itasati arashu irparakuo arashu ilaramatak idipa eramatare enye egira anya ilomon arashu, anya ormarenge arashu, aitengena tenebo amu adolita ajo intasati nagira atoni eh tenebo aanya ilomon. Nibungita inkera enye atashare ebata enkaji nabo. Naa kajo ninye egira aanyu olkirowua arashu, shai egira anya ilomon lenye.

Wore enadamu arashu nalotu indamunot tenadol ena naa atejo inkera esukuul ake sanisana kuna kera e nursery ekira aadala, amu adoolta ajo ketii emalimui inewoji, keeta apa osinkolio likirany tenewoji. Osinkolio apa lojo, nimepoteza barua, arashu aiminie embarua naa aiman inkera ekira aarany, neeta pa asinkolie oji korinkoo, neeku kadoolta ajo inkera esukuul kuna naa kajo inkera oleng' e nasari e pp1 eeh pp2 ometabau matejo ninye nai inkera enkilasi euni. Neeku adoolta ajo inkera esukuul kuna

Ore Kuna naa enoyiyio asu ntomonok naingua enkare amu adolita Ajo enapitai entoki lee nkare oyena nepiki enkoriog neeku adolita Ajo noo yieyio Kuna naingua enkare eshomoite awoku naa kadolita Ajo enkata olameyu amu edolita Ajo king'iro enkop nemetii nkujit ashu mbanek enkop neeku kadolita Ajo enkolog ena natii olamei nenapitaa noo yieyio enkare amu adolita ninye Ajo kirowua oleng neeku noo yieyio Kuna naingua enkare egira ayaki enkera enye ashu ebaiki naa saai nemekure edim ashomo ayaki atee enkare adolita Ajo noo yieyio Kuna nashomo ayau enkare

Wore ena nalotu indamunot arashu tenadol ena naa, wore ena naa kadoolta oltungani oibungita orkiembe, naa kajo olairemoni lendaa, naa wore ele neeta sii entoki naji overall arashu entoki naishopito, peemejing enterit arashu pee mejing ninye inguesin ekira airem olchamba lenye. Kake adoolta ajo wore ele naa olparakuoni ora tayari peelo olchamba, amu eeta orkiembe tenkaina enye, naa orkiembe sidai amu adoolta ninye ajo ainyiejuk, neeta overall, nera tayari peyie elo olchamba lenye alo airem.

ore ena naa emashini nagira aisuj olchamba amuu amuu kadoolta ajo ketii oltaki inewueji oltaki netii siininye olchani naa kadoolta ajo kisapuk ele shamba neeku miidim oltungani ena mashini ake naidim

Ore enalotu edamunot ainei ashu aidim atejo Tena pisha nadolita naa ewueji ena wueji newokunyieki enkare naa kesipa Ajo enewokunyieki enkare amu ketii ilntoi lee nkare netii loo lm litai tikitam netii eloo litai tomon netii ormuseregi lee nkare netii naa enkiti are naibukori netii iltung'ana loogira anyuu lelo toi metijinga enkare netii ormutaro oyim enkare naibukori naa adol Ajo ore enewueji naa ewueji newokunyieki enkare ebaiki naa olting ebaiki naa ewueji ake negira iltung'ana awokunyie enkare adolita Ajo ketii karibu museregini ookuni newokunyieki enkare nitoki sii aaku ore enewueji Neeta entoki nikenieki enkifuli paa ore esaa nemegirai awoku enkare nikeni pee meeku pooki tung'ani alotu aibuko enkare ashu ewoku enkare esaa nimishakino

Ore enagira asaa tene naa iltung'ana are loongira araa adol Ajo ore kulo tung'ana ogira Ara ebaiki naa lewueji nebo ashu engag nabo emanya ashu emplot nabo emanya neeku kajo etupukua olarrabal omipangu iltung'ana adolita ninye entasat nataa enkila puus nagira ailepie nkaik Ajo entapalata netii olikae otaa enkila nado onyokita Ajo arish etii olikae otaa enkopia naa emaniki Ajo ninye oirikia Ajo megira arish irkulie netaniki neeku adolita Ajo iltung'ana are kulo ogira araa etii ninye ologira ailepie olekai netii olonyokita Ajo aitunguki kewaon olikae neeku adolita Ajo iltung'ana kulo are loogira Ara ewueji nebo Amaya ebaiki netii entoki natorote

ore ena naa entasat namirita irmashungua naa idoolta ajo entasat biasharai oleng amuu adoolta ajo keeta embene naa kajo ninye epik iropiani nadoolta ajo ketii irbiasharani sapukin amuu kadoolta mike sonko otangasa apa aaku orgafanai le Nairobi neeku kajo ninye ogira ainguraa ene ailepunye irbiaasharani kutitik amuu etii siininye oltungani oota enkila e jubelee naa kajo ene 2013 ebaiki nimidim ainyangu enkila neeku kajo irbiasharani sapukin oetuo aingoru eniko piilepunye irbiasharani kutitik

Ore enadolita naa loopisani leseriani ashu irpolisi egira aing'uraa egarin orbaribara ashu egarin ee abiria ena Kuna nagirai aing'uraa amu adolita Ajo egirii eldoret sacco neeku egirai aitasheyie aing'ura tenaa keeta license ena kisidain enkejek enaa kenapita elaruok enakenapita iltung'ana kumok oleng amu adolita Ajo loopisani loo irpolisi kulo kegira aitasho torbaribara aing'uraa Tena kisawa usafiri oltung'ani lee kenya wee seriani enye

koree enadolita tene naa ewueji naipaingie iltunganak too nkejek lemeata ninche igarin arasho nemeata ninche iltukutuki naadolita ajo ketii orbodabodai otii boo ogiraa aanyuu lelo tengunak peeyie ipangie arashoo peenap ninchee ayaa town enkopisi arasho enkampuni fulani niakuu ewuei sidai

ore ena naa olmoruo oitobirita ebaisikil enye nainyiale, etui enaa oltung'ani taake erouta ebaisikil enye paa king'iale paa kitobirita amo fundi sii amu enakata aa keeta tokitin oong'aik neeta overall neeku oltung'ani oitobita ebaisikil enye , naa keeriyia ake amu keeta ampaka inareta enyenyek , adoolta supana neeku oltung'ani ele oitobirita ebaisikil enye.

Ore eng'eno niyeu piyas ena siai naa ailake kuna sukulini ang' oo fundi aisho mikinteng'eni fenye nintobir matejo fenye nintobir ibaoi fenye nidung' fenye nioshoki irmushumani aa ore sii tenidip naa iyolou ajo kai ikoni teneitumia emashini naje kaikoni tenewoshokini kaikoni tenipimi naa kelelek oleng' amu ilo kuna sukulni ang' arashu TVETS naa itum eng'eno file nintobir ena siai .

Ore ena naa oltungani ooshito nkilani enyanak pasa ositima amuu keeta ewoya naajo socket imgua neeku otungani ooshito nkilani enyanak pasi ositima

Ore Kuna naa nkera naisujita nkaek naaketiu enaa nkera esukul amu adolita ajo etii naishopito uniform etii naata uniform sikitok, enkila sikitoi wenkila pus adolita ajo nkera naisujita nkaek pee eku tayari pee enya enadd ,amu idolita entasat ashu emama natii endeweji natii enaa ninye nagira ayieraki endaa ashu ninye empisha amu eeta ena Kila oshi naishopi oltungani ogira ayierisho, neeku kadolita ajo nkera naagira aipanga olaini aisuj nkaek pee eku tayari pee enya endaa, naa kiti olonapita enkikompe ebaiki naa oloshoro ashua shaai eokito neeku nkera naisujita nkaek pee etumoki ainosa endaa.

Ketieu ena enkera nagiraa aigraduate ashu Nkera naidipa enkisuma enye amu adolita eshopito oloshi kila sapuk looji tee kingereza gawon kejo too irmaasai egira ayau enkopia eidipa sukuul naa ketiu tanakata ena enkera na taasat Kuna siatin nilotu aijiri kewon amu metaa enkopia kake etaa elo kila sapuk kadol Ajo enkera aing'uraa aigraduate ewuo ninche ntoiwuo etuo lonyor lenye etuo lalashera oo nkanashera enye Lolo otii kurum egira aduake ninche ena kisulata naisula tee sukuul

Ore eng'eno niyeu arashu ibaa niyeu pias ena siai naa pekipuo ake aiteng'ena sii ninye nirep inkilani arashu nintobir inkilani sidan sii naji intumia mashinini matejo anaa emashini naripisho sii ninye nimpim enkila sii ninye nimpim orkustomai lino fenye ninye nin take record metayoluo ajo kalo kastomai loyeu enkila naje naa saja eyeu. Naa kadol ejo ore eng'eno niyeu naa eng'eno kiti oleng' nikipoi aiteng'en fenye nintobir inkilani sidai fenye nin take record nintumia imashinini kake ore ee entoki niyas naa pilo ake kuna sukulini ang oo irfundi arashu TVETS atum ina ng'eno, oree baada inkolong'i nemelakua naa interu aas esiai ino nitum impisai sidan.

Ore ele naa oltung'ani looshito inamuka enyenyek oranki naa ketiu naa inamuka kuna olchoni ashu ee leather teneoshi oranki naa ketiu enaa oltung'ani oloito naji loloito aas esiai enye naa kegira aosh inamuka enyenak oranki etiu ele anaa oranki ng'iro oshita inamuka enyenyek.

Ore ena naa oteli amuu etii oltunani ogira apiku shai aett sii oltungani ookito shaai naa kitodolu sii ajo oteli amuu ketii esuntai naijo kinosa empuruo

Ore ena naa esiai ombawoi arashu ekeji te kingeresa carpenter iloshi tung'anak kulo loitobirr imisai nitobirr inkabati nitobirr entoki naji shoe rack ewoi ninteleki inamuka inonok ewueji akeyie pookin naiusiana ombawoi naa ore entoki niyieu tenewuei naa piilo ake aifundishare fenye enidung inabao fenye eniwosh orangi fenye enimpim fenye eningerr ninye ajo kanyio eyieu orkastomai kema kemisa nabaa eyieu adalta ajo ore entoki eh naasitae tenewoi naa eh esiai naitobiri intokiting ombawoi naa ina siai ake ilo aifundishare nilotu aa.

ore enewueji naa iltunganak oogira aengiyengie iseseni lenye tenkalo enaiposha naijo noo mombaasa kidimayu netaasa esiai olari musima neeku kegira aengiyanga, egira aiij enkolon

Ore enagira aasa tene wueji naa iltung'ana itobirakitae olbaribara ataalda Ajo etii oltarakita naa ninye ogira osot aa aturuk isoitok netii olorin laa ninche ogira ayawu lelo isoito neeku adolta Ajo olbaribara itobiritae tenewuei ee.

ore ena naa oltungani ogira alo aisuja amuu keeta entawel , osabuni enkarasha najutore, neeta enkare torbaket neeku oltungani ele oloito alo aisuja

ore engeno niyiou naa piilo ake aifundishare ifunndii kulo lenchatare loosheti nkajijil enaa naawoshi plaster atipika ildirishani nilo aisomea ampaka niyiolou atipika mpaka ingorofani

ore ene naa iltunganak oorgira aihaaga ketu enaa iltunganak lemebayioro, kenyaanyukie ena entoiwuoi wenkerai enye nanotete naa ketu enaa kelakua ebayioro

Wore enewuoji naa emama arashu entomononi nakira ayiaraki ayier enkurma arashu ayier orgali. Naai ketiu ketiu enaa orgali sapuk oleng' amu adoolta ajo lelde orkuniyia, naa keetiu ninye enaa serkali apa naishorutua. Neeku ketiu enaa enkurma ekira ena mama ayier, naa ketiu enaa enkurma oltunganak kumok oleng'

ore ena naa iltung'anak oo reuta emeli tenchumata enkare etiu enaa, kegira ake aa enchoe ijio emeli sii nanapita ilolan tenchumata enkare aitumiya emeli.

Wore ena siai naa esiai niyier endaa arashu eyiarare, nadoolta ajo ketii enkijiko netii enoshi saani nayierieki ilmayai. Neeku adoolta ajo wore ena siai naa esiai sidai. Naa esiai niyier ilmayai, iyiolo ajo wore ilmayai naa sidan oleng' amu eeta protein sidai oleng' tosesen.

Ore enagira asaa na oltung'ani ogira aikaza ebaisikil enye pee eku tayari telototo nadolita Ajo keton eitu enteru amu ketieu ena aji edolita dustbin onkulie tokitin ake kumok neeku kadolita Ajo oltung'ani ogira aikaza ee ebaisikil enye petum

Ore Kuna naa enkera ee sukuul nagiraa awoku enkare naok naingua sukuul ketieu ena kegira awoku enkare amu adolita Ajo etii anaokiyo netii enagira awoku aitumia enkararai netii enkae nagiraa awoku aitumia oldish lenye naa kajo kingua kuna kera sukuul amu enapita irbenia nedolita Ajo edish egira aitumia awokunyie enkare neeku ketieu ena kinosa duo endaa natii ena dish neeku ninye egira aitumia awokunyie enkare enatii osilanke ashu enatiiorkeju

Ore ene wueji naa adolita ajo ketii garin e usafiri arashu naisafirish iltunganak, itumia Kuna arin olbaribara, ashu Kuna arin e usafiri .tobaribarani ore ene wueji naa oltungani le usafiri nadolita ajo ketii olkontaktai ene wueji. arashu oshi taata keji omagira, iltunganak oipotu iltunganak apik igarin. pee elaki ade enkiti wueji.

Ore kulo naa iltung'ana lee bodaboda ashu iltung'ana loo napisho ogiraa anyu iltung'ana mipangu too olduka pee etumoki atanap nadolita Ajo etii oltung'ani oirembesha oltukutuk lenye petumoki aitractor iltung'ana metonyor lelo rangin otosho pee etumoki iltung'ana atijing adol Ajo iltung'ana loo lukunguni kulo

Adolta oltungani ashu orbiasharai ogira arumoo emukokoteni enye arashu engari enye nanapie ilolan , nadolta iltunganak aare ashu iltunganak ogira ainyiari enchoto nabo ,adolita sii ingarin etii enalo orbaribara aa enchoto nabi inyiari ingarin niaku nena tokitin nanu adolita tenewueji , adolita sii emposter arashu kuna ardasini oshi naitumia iltunganak alimunyie imbiasharani enye , adolta sininye enkae tenewueji naa kajo eneloan , nadlota si netiu anaa inamirita ntokitin , adolta si imposti ositima , adolta ewuei nerishare irbaribarani .

Oltung'ani ogira ashipakino enapiata ebarta ashu alotie enapiata ebarta teleleki oleng neeku adolita Ajo egira ashipakino enapata ebarta tee town

Ore engeno arashu entoki naas eletungani naa pelo aisumare enasiai ofundii oripisho ashu esiai onkaik pelotu aripishore lasima pekintenegeni eniko pintumia enamashini eripare venye nimpim oltungani , venye ninger ashu niya record peleleku ajo kalo kastomai ngole owueo paa kainyio eyieu naa kesaja eyieu, niaku kadolta ajo inangeno eyieu oltungani.

Ore ena naa enkokoyia nashomo ayaki kewon irkeek tee entim naa kelio Ajo ilkeek eshomo ayau amu kenapita tenkoriog nadolita Ajo etii irkulie otipika atua orkunia adolita Ajo enkokoyia nanapita irkeek aitungua entim

Ore entoki naitiship Tena siai naa njere kepuo iltung'ana apuo adol eng'usi napashipasha adol Ajo egira ena selenkei ashipakino entokinaji giraffe tee kingereza ashua ore tee kimasai nejia irmeuti adolita Ajo eshorita endaa lelo meuti negira ashipakino oleng enebaa orngejep loo ormeut eneyia ormeut emowuarak onkulie tokitin napashipasha neeku adol Ajo egira ashipakino enduata oo ng'uesi

Ore etoki nadolita tene wueji naa nkera esuukul, egira ashipakino orkiseri le sukuul. Nadolita ajo metii enemeeta esahani enye egira ashipakino ena daa. Naa orkiseri ele sidai oleng, amu adol ajo ketii ipoosho, nemetii enemeeta ekijiko. Egira atoni tiabori olchani oirobi, egira ashipakino endaa enye endama.

Adolita Ajo emama nabo nanapita enkerai nenapita irkifagioni lenyena ketieu enaa ebiasharani ena nataa emasaa enye aa irkifagioni alo amir tee taoni neteena sii enkerai enye tenkoriog eleoito too orbaribara aleito aloo amir lelo kifagioni petum aje endaa Nanya nishoo enkerai enye

Ena ena naa ewuei nisujie iltunganak ingharhin enye adolita ajo ketii inkatiak netii igharhin naitashito naisujitai netii iltunganak oisujita netii abori oloip oigiero Pembepoa najo ina ambuni nagira aitumia ine neisujieki igharib aiadvertise esiai enye ashu ebaiki naa ina ambuni natabolo tiatua lelo parakwo leinewei pee eisujie igharhin enye

Ore entoki nadolita tenewueji nadolita ntokitin napasha adolita irmatunda adolita chips ashu enoshi ndaa naitobieki nkwashen adolitaa enkekii adolita eselenken nagira ashipakino adolita iltung'ana oo gira aitosh sidai aitodolu Ajo ebaiki naa elonyora ashu osinka oo gira aidate ashu loogira aingoruno ashu egira ashipakino ena ndaa tene entoki najo iltung'ana oisumate out apuo Aya ate apuo ashipakino endaa napashipasha

Ore ena toki nadolita naa egira elairemok aitau entokitin too olchambai lenye etaa tayari pee enyai ashu etaa tayari pee emiri negira ashipakino enda sidai nanoto tolchamba lenye negira ashipakino nkaroti naitautuo nadolita Ajo nkaroti sidan oleng nara tayari pee enyai ashu lee emiri

Ore entoki nadamu tenadol ena naa nchere irmurran ogira aaipid ashu egira arany, ashu egira ashipakino kitishu enye ashu ashipakino emurrano enye egira aipid tenewuei negira arany kidol ajo etii ilopidita netii iloranyita netii ometaa iloota kuna opirr oo lukuny netii iloota imasaa, netii iloota irkarash, netii oloota orkuma, nadol naa ajo irmurran kulo ogira aashipakino murrano enye

Ore enatoki nadolita tenewueji naa iltung'ana oitobirita enkaji emotofali naa ore motofali naa eloshi opejuni tee nterit aitushulaki enkare nepeji tenkima nadolita Ajo kegira iltung'ana ashet enkajit sidai oleng na ore enkaji naa entoki emaana oleng amu ninye emanya ninye eyinge esaa ninaure ninye enosie endaa ninye pooki toki naa edol Ajo iltung'ana kumok kulo oshetita ena ajii naa kajo ore kulo tung'ana oshetita ena ajii netejooki apa ore naboisho naa egolon naa kadolita Ajo ore pee epuonu kulo tung'ana amu adolita iltung'ana ong'uan ogira aretokino ena siai eti nadolita Ajo ore naboisho naa kisidai oleng amu kesiokini ashet enaaji neeku enaaji tayari pee eitumiai

Ore enadolita naa Ajo record oltung'ani oripisho amu egero Ajo kemaa ntokitin nayieuni pee esheti ena toki emaa nkisunkunii nayieu kaja kemaa tee urefu embolos arashu tenkadoro naa kajo naa ore Kuna naa kadol Ajo level oltung'ani arashu ormurani obo ogira aripakj iltung'ana nkilani

Ore etoki nalotu indamunot tene wuei naa kadolita ilorikan sidan oteshataki lootonie iltunganak, ketonie ore ene wueji naa ewueji neponu iltunganak atonie neponu aiij ekolong, idim ninye atoosho etumo amu, ketii ilorikan sidan ooponu iltunganak atonie nining enijito. Naa kadolita ajo ore ene wueji naa ewueji natii iltunganak aponu atoni aponu aininingisho . Neponu ninye anya ilomon neaku kadolita ajo enetonieki ene, wueji.

Wore entoki nadamu tenadol ena siai naa ilashumba ooetua inkuapi ang', neponu kuna wuejitin oshi nairagi arashu naaji tekingeresa restaurant, naa kadoolta ajo ketii indaikin naapashpaasha naa iindim atipikaki keon. Adolta ajo ekira enaashumbai aanyu metipikakini endaa, nadoolta ajo ketii ambaka isudai, netii akeyie entoki pookin niyieu, etii ambaka inaishi, etii inkirik etii orgali etii ormushele, etii soda, nadoolta ajo meeta enda nkabila pookin natii enewuoji nemetii, neeku adoolta ajo ekira kulo aashumba aashipakino oleng' ena daa.

Ore ena naa emashini naisujieki ilkarash arashu naisujieki ilkilani, neeku, ore ena mashini naing'asa ai connect ositima arashu apik ositima amuu ositima itumia, nintoki abukoki enkare nibukoki iomoi arashu nena tokitin nintumia aisujurishore, nintadioki inkilani inono nimpimaki esaa ore tooldaikani lemee kumok ashu toosai nemeekumok neeku tayari ilkilani inono neeku safii oleng' neeku ine weji aitabaiki.

Ore entoki nagira asaa tenewueji na iltung'ana ogira ayik elala adolita Ajo etii enkiti selenkei sidai oleng netii mbapa lenye negira aitoduake eselenkei enikoo teneyik elala etipikaka olchani loo lala nishoo enkike neku iltung'ana ogira ayik elala nitooki akuu etipika enkioo dukuya ninche petumoki adol elala lenye enetieu vile naibor egira ayiek adolita ajo eselenkei omenye nagira ayik elala

Ore entoki nagiraa asaa tene naa olee ele ogira awoki enkare netaa enoshi toki naisujiekie enkaji era tayari pee esuj enkaji metisidana ashu ketieu ena enkoteli metisidana eyiolou Ajo kesesh oshi aa ninye esidai neeku olee ele ogira awoki enkare pee esuj enkaji enye

Ore entoki nadolita tenewueji naa olee obo ashu alalashe obo ogira aitasheki metoshi empisha arashu egira aipeja oishope aitobiraki metoshi empisha naa kadolita Ajo olee obo ele ogira aitasho metosshi empisha aitobiraki naa ketieu enaa mehomo aitembea ketieu ena entim etii naa ketieu ena ewueji sidai oleng teneoshieki empisha

Ore ena naa, eselenkei nagira aisuj inkilani arashu aisuj irkarash nadolita ajo abaiki naa keetae oshi taata kuna selengen napoonu aisujaki ilewa irkarash arashu inkutuak peetum iropiyani naramatie irmareita lenye. Idol ajo egira aisuj inkilani aitobiraki, adol ajo ketii enkare, netii omo, netii karayani napik, netii mbaka jik. Adolita ajo ore ninye enoshi wueji neisujieki inkilani, naaji tekingereza laundry naa ninye eisujieki irkarash.

Ore entoki nagira ashipakino kulo tung'ana naa ebarta natakedo neyim atua entim negira ashipakino oleng egira ayim entimi ang sidan natii ng'uesi netii nkoitoi atua netii nkoitoi sidan adol Ajo entim egira kulo ashipakino aitumia ebarta ajing atum nidim ang

Ore entoki nagira aasa naa ole lonapita lolan nelio naa ajo enoshi toki najo irmasae irmasurin ashu keji tee kingeresa banana neji tee Kiswahili ndizi. Egir anapie ormukokoteni enye natara ade enjima nadolita ajo keeta inkilani napolipolosa ore ene shumata naa chafu adolita ajo nemeeta inamuka amu adolita ajo ole ele onyokita orowakjaka maisha kake ketaa enkolong' naboo naa keikashu. Adokita ajoo ole ele logira anapaki ilewa intokitin enye tee mkokoteni enye.

Ore entoki nagira aasa tene wei naa emama naisuja nagira aisuj isaani arashu intoking' duo naitumaki ainosie endaa, adolita ajo etii enkare nagira aipang'u tormuseregi netii osabuni ogira aisujui intokitin, naa kadolita ajo emama ena nagira aisuj isaanini duo nainosiei endaa.

Ore ena naa iltungana oo napita loolan ora tayari pee ejing enteke apuo nkwapii eboo adolita Ajo iltung'ana oo napita lolan lenye epuoito ajing enteke pee eku tayari pee epuo nkwapii eboo

Ore kulo naa iltung'ana oishopito enoshi nichop pee midoiki atua enkare najii floater netii emeli naa kadolita Ajo iltung'ana kulo ora tayari pee ejing emeli aisombera arashu ashipakino emeli enapitai ninche nadolita Ajo iltung'ana oing'ua loibor nenapita enkamera nera tayari pee eya mpishai nadolita Ajo olderevai pae ele loishooito ena toki petumoki atokliki egira ashipakino ena siai enye

Adolita ajo orkilikwai ele otiakaki olee obo ajoki pedamu ashu ajoki ashe tenkaraki lelo arin loototonyo ootang'amwa enaa pee iteruni aaium. Naa kadolita ajo enkolong enye egirai ajoki, ajoki aisidai oleng enoolong' nekitoiwuoki naa egirai aadamu enkolong natoiwuoki ele lee

Ore eng'eno niyieu arashe piyas ena siai nanchere piilo aisumare esiai osinkirr anaa ikijo tenkop ang ena kuna tokiting osinkirri piyiolou fenye ene eh enifuna lelo sinkirr fenye enimbung lelo sinkirr aitumia kuna neeti fenye eniisuj fenye eniyiolou enetii fenye eniyiolou enamuoi neku ore enatoki naa kelelek oleng pindim oltung'ani ataasa.

Ore entoki nias tenewueji naa enoshi naajo irmaasai esiai oo nkompitani amu adol Ajo eselenkei ena nagiraa aitumia kompita enye niger entokitin kake ore Tena toki naa keyieu ake naa elo sukuul mikintengeni fenye niger Kuna siatin ee kompita amu mee entoki sii duo nagol oleng edim ake duo siiyie ataasa adol Ajo ore pee eyas ena toki naa pilo ake sukuul mikintengeni niyiolou Ajo kaji eikoni tenigeri kaji eikoni tenistoli information ashu data kae adolita Ajo entoki sidai ena oleng

Ore ena naa iltung'ana oo pejito enkiri etumia oljiko loo nkuuk negira apeny enkiri aitobiraki egira arumoki nkuuk edol Ajo ketii oloibungita eilata paa ore enangor eyilata nebukoki enkiti yilata adolita Ajo iltung'ana opejito nkiri sidan namelok

Ore kulo naa iltung'anak le kanisa, ketiu ninye enaa jumamosi egira aas zoezi esiai eranyare amu adolita ajo laranyak kulo amu kadolita enkinanda nadolita oltung'ani oibung'ita osipika ogira airorie irkulie, nadolita iloogira ainining' olikae nakadolita ajo iltung'anak kulo le kanisa egira ai practice isinkolioitin lenye lopwonu aarany te jumapili.

Ore iltung'ana kulo ogira anap irkeek aitumia emukokoteni enoshi nayiata osikiria Aya irkeek taona ebaiki naa kepuoito amir arashu kepuoito ayierishore kake kadolita Ajo iltung'ana ogira ayaa irkeek anap too sikitia ogira ayaiataa emukokoteni adolita sii Ajo ebung'ita enjipiship naa tenemeyieu osikiria nelo neoshi sawasawa miruko enepuoitoi

Kadolta ajo ore iltunganak tenewueji naa enkare egira aoku naa ore enkare naa entoki sidai oleng amu midim iltunganak atotoni metii enkare adolta ajo enetipat oleng amu ore enkare naa ninye pokitoki , adolta ajo enyakaki sii aitinyiku enaare metaa idim oltungani atooku pemitoki iltunganak apuo mewaita nkariak niaku iteleleiaki amu etaa orpipe ake intumia nioku enkare ino .

oree enyamali edukuya naa njeree, eketii enyamali enkirowuaj oleng, naa ore pemeitoki enkolong anya oleng intokiting lainei na kapik entoki natuu anaa greenhouse peemitoki enkolong anya oleng intokiting olchamba, oree enkai naa njeree ketii enkata naa ketii ng'uesi oleng inoshi naanya ilchambai eketii ilmaat naa kepuonu aanya olchamba naakadolta ajo nena nyamalitin aidim aimita tolchamba lai

Ore enabae naa enetipat oleng amuu keibooyo imoyiaritin neitoki sii asku keibooyo enoshi tuaisho eton eeeh meyieu oltungani neaku entua, ebaiki na oltungani kinyi, ebaiki naa oltungani kitok, kake eton meyieu enkerai. Niaku enetipat oleng amuu keibooyo imoyiaritin neibooyo tuaisho eton nemeyieuni

Ore etoki nagira aasa tene wuei naa olee omirita butchery arashu egira amir ikirik enyenak, idolita ajo ketii eselenkei arashu esiankiki naloito ainyiangu nena kirik, negira aitarasaki olee ropiyani pee eipimaki ekiringo nayieu peeya.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa eselenkei nagira ayaki iltungana sudai ashu ayaki entoki nayieu adolita ajo ore ena naa enkopisaai naingua enkofis nagira ayiu neyakini enkiti juice eton ee eton e ekegira aanyu meyakini endaa adolta ajo enkofisai ena nayakaki juice

Olee ele oing'orita inkishu enyenye tolchamba. Inkishu kuna ekgrade, arashu inoshi kishu ekule, neekegira ashipakino aing'or inkishu enyenye egira aada, peetumoki ade aterewa, alep peetum kule peetumoki atimira nena ale, nitaas esia natiu enaa aismie inkera enyenye neshetie enkang' enye nitaas ake esia emaana, adolta ajo olee ele oing'orita inkishu enyenye egira aadaa.

Ore pee manyor ena mbae naa kesioki mboshok ainyiala too olchamba sanisana tenetum enkare oleng ore pee anymore mboshok naa ore mboshok naa entoki sidai oleng amu keng'as ninye akuu endaa nengas akuu keret ashukoki osesen lino enkare ashu etum osesen lino osarge neeku kadolita Ajo ore mboshok naa entoki etipat

Ore paa tipata ena toki tenkop ang' naa nchere ore ena naa fertilizer napiki olchamba eton aa kegirai aun. Adolita ajo keeti ol tractor adolita ajo ketii iltung'ana oreu ilo tractor neeku kadolita ajo ore ena toki naa kaisidai oleng' amu kepon olchamba lang' fertile netii olchamba lang' meeta teneuni olchamba lang' nauni nas keipilipilua naa kesiaku naa ketum edaa aku ene tipat oleng'.

Orw engeno niyie na fenye nauni irkiek kebaa enterit napiki knaa olchanni oje kebaa enterit nayieu naikuni tenepiki olakuta kebaa enkare napiki katiai euni olchanu aje amu adolta ajo ore kulo na irkiek lentimi lamiri naara tayari pemiri pepuo ltunganak aum tolchambai lenye

Ore enetipat ena baye temurua ang naa kadalta ajo ore kuna naa eh inoshi tokiting naaji sukuma arashu kapish nagirae aun matejo akeji impuka adal ajo enetipat ena baye temurua ang amu ore emurua ang naa ketii ilchamb ilchambai sapuki loidim atuun kuna puka adalta sii ajo ketii iloshi paipi oya enkare atua ilo shamba lino neku kadalta ajo enetipat oleng ena siai eunore tenkop ang oleng.

Wore kuna naa inkishu e grade, inoshi kishu ekule kuna, naa kadoolta ajo etii olparakuoni atua, ekira aashipakino esiai enye eramatare oonkishu e grade peeanyu metalepi arashu mitotii. Adoolta ajo inkishu e grade kuna.